Inetitei ano chito olekyoto boisyoni ,ko elanetitei chito elekyoito boisyoniteni bo tuka, yochei konai chito kole ,ne nemakyinken eng ribetab teta ,ko elenetite ingunon ii amwachini tukuk chemakyinike tuka ,asikobit konyor nondon, anan komyachikitun icheket anan sikobit kotesak icheket eng betushek che ngeringen ,ko yekakonai chito elekiribto anan tukuk chekiriben teta ko nyumnyumitou kot mising eng ribetab teta, ngamun kakobit konai inendet kamanutyetab Tete ak konai koraa tukuk choton chemakyinike ,ko boisyoni ko kikotoret bikab kokwet ako kikotoret chito konyor chepkondok kobun choton tukuk

Imuche iaroru kit netesetai eng yu?? eng yu kit netesetai kochoton tyongik choton cheweche minutik ako eng yutenyu ko kakibor ingunon marakwek choton ko ngendek eng ,vhekakobokyi tyongik chutenchu ko yekakobokyi tyongik chutenchu minutik chondon bo marakwek, ko bendi ngweny mising temisyetab marakwek ko kikoek kit nekikoib shida eng kokwet anan ko temik chechang ko kikobarchiken kokirinda tukukchutechu ,yon imache ikirinde tyongik chuton iboishen kerichek choton chekikeyai sikobit kebiten minutik .

Anyone nee metingung iniger ni, nitoni chuagere ko nduma. Choton ko minutik chetoreti eng konuneab amitwokik ,ako minutik chuton ko makyin ken elemiten bek ,ko sikobit koruryo komye minutik chuton anan koek choton chemakatin. Ko eng minutik chu ko eleboishe eng kotukul eng amisyet ko Tikitik , Tikitik kwak ko choton chekibalu asikobit keboisyen ko amitwokik ,koraa kit netoreti minutik chu ko sakek kelwak ko naatik mising ko kerichek choton chebo kipkaa eng bik.

Tos pik chetinye mungarok chemengecheni eng Kenya konyoru chepkondok kolene chebo mungaraik kwako? bichutan tindo mungarok chemengecheni eng emenyon noton nebo Kenya konyoru chepkondok chebo mungaraik kwako eng ortinwek chechang, oret netai koimuch konyor icheket chepkondok kobun lonishek chebo kambunishek cheterter anan benkishek cheterter anan ko saccoishek cheterter, ko elemuch konyorunen toretet kobun chepkondok choton chebo mungaraik kwak koraa koimuch kotoret kandoik cheindochin icheket eng inei ko choton cheu chemi bungeishek anan ko chenekityin akicheket.

Icherun tukuk chebo kamanut eng yu , tukuk choton chebo kamanut eng yu ,ko chuton kakisir kele inclusive education practice ko eng yu kosomanet noton nekiyoe kobunchi chitukul anan nekiyoe koityi chitukul, ko somanet koyache koityi chitukul eng emet ngamun bo kamanut mising, ye kakonetak chito anan ko lakwet kobitu bandabtai eng kokwet anan ko eng emet ko kora koyae lakwet koek noton eng eng tukuk cheyoe, ko ui inyoru lakwet koyae tukuk choton manyalu, ko eng inei koyache ko somanet kotiny chitukul

Kit nenyone metinyun inoger ni, ko somanet nondon nekiboisyen miswoknotet ana kanetisyet noton nekiboisyen miswoknotet ,eng yutenyu ko kikotoret eng kasari ana ko eng ibini ngamun imuch ko eng kampunit anan eng eleyoen kasit, ko mi kit nekakinam ako kimache koityi chitukul ko elenyorundo chito report nondon nebo kapkasi eng araka ko keboisyen miswoknotoniton bo kasari, ko koraa kikotoret keyai kasit nenyalu koib kasarta nekoi eng kasarta nemingin, boishet eng sukulishek chebo barak.

Anyone nee metingung iniger ni?kit netai nenyone metinyun inoger ni ko choton lonishek chekikoin bik, eng lonishek chekikoin bik ko miten tukuk choton chekebare interest, anan tukuk chetesakse yan iwektei lonishek choton, yon kesom loani ko mtun iwektei kou kit nekau kobaten tun kotesaksi kii kidogo maran ko kakikonin rate nondon neimuchi iwektaen ko nyolu kotesak rapinik choton anan ko tukuk alak tukul chekikoib kou loan ko kikotoret eng bik cho cheyae mungaroshek anan bik choton cheamache koliban sukul eng chokyinet ako kamakotindo rapinik eng saisyek choton, ko kikotoret mising inunetab lonishek choton sikobit keliban eng betushek.

Tam kobitunat mising koroi eng korengwang?? Olyonchini? Ko agere niteni ko mashinit noton neboisye eng sipitali ko eng korenyun ko eletot inyorchi kiiton ii ko sipitali ako pik chengen kobaisyen kiiteni ko takitaryek choton cheinyoru eng sipitali, mamuchi aaror kit nekiite ngamun kokibikab kokwet anan ko bik cherubeken ak sipitali ko makimuchi kenai eleboisyoto kiiton anan keboisyen kiiton .

Tos konoret ako cooperative komache sikonyor lesenit Kobo makarek eng muraretab sacco?? eng ngalekab konoret ak koraa nyorunetab lesenit eng mungaretab sacco komabo makarek icheket ngamun eng sacco koityin bik choton tukul, choton che makarek ak choton chemiten ngweny eng sabet ,ko eng nyorunet nebo lesenit komabo makarek icheket.

Tos ngelelnatet koityi srikalit kowaldo ano maoni nebo bikab emet, anan ngatutikab serikalit , ngelelnatet noton nebo bik koityi serikali koimuch kowal ngatutik choton chebo emet , sanasana eng ibini elekikobit ingelenotet nebo neranik anan lagok choton chemengecheni, kokukoib kowalak ngatutikab emet, ngamun maran komiten keret nrkager kandoik choton chebo Kenya anan ko emet akobo bik ko yengelelso bichu ko kor koterutu keronikan kabo kandoik akomuch kowal ngatutik.

Tos achon ngatutikab oret eng Kenya, ngatutikab oret kotinye chitukul noton ketindetab karit, , chito newendote eng oret, ak chito beyoki kiakik eng oret, ketindetab karit komayache koboisyen kerichek choton chebo bokitet yon kete karit.

Tam kobitunat mising koroi eng koreñgingi, koroi eng kerenyun kobitunat ,boisyetab eng mungaret

Tos be neibu banwekab oret eng Kenya, eng emaninyon bo Kenya ko Chang tukuk choton cheibu banwekab oret, netai ko terchinosyek choton chebo serikalit ak serikalit nebongani,

Tos nee kakwautik chekisubi sikosulda komye biretab kura, eng biretab kura ko Chang terchinosyek eng bik choton cheibelchinke kecheret, ko sikobit kosulda komye biretab kura koyache koyanke bik choton chekeleweni asikobit yenyor icheket kecheranoton anan kobet icheket kecheranoton ko miten komye icheket.

Tos kikoib kamanutyet achon somanetab kitabusyek ,eng Kenya eng somanetab kitabusyek choton chemiten emetab Kenya kokukoib kamanutik chechang eng lagokab sukul

Amune sikobo kamanut iter ingoraik cheterter kotomo iune, ngoraik choton cheterter komanyalu kelach komakiter mising ko kamatik anan ko lagok choton chetibik koyoche, kobarchiken koter ingoraik choton cheterter.

Nee kaimutikab keun ingoraik keboisyen eunek kosir keboisyen mashinitab ingoraik , yon koboisyen eut keunen ingoraik koimuch inget chito saiti, kosir yon keboisyen mashinit ko

Ororun kerengun ake tul akobo koroi, koroiteni ko ndoger kosametab loan noton nekasam groupit anan ko chito ko eng kartasini Kotaku kele kakian kikoito loan ichuto ko yan kakian kikoito loan kotoku Keke chito anan groupit nekasame kongen makutikab kampuniniton, anan ko sacco anan ko groupit ako koraa kakobit konai kampuniniton anan ko sacco elenyorunen icheket chepkondok choton chebo Kila cheboisyen ,ako orot netot kongetyan groupit anan ko chito kolipan loan ichuton yon weku.

Tos be kaimutikab simoisyek chetinye internet eng sabetab Kila nebo bik, simoisyek choton chetinye internet koindo kaimutik chechang mising alak eng kaimutik chu ko sait ake ko yan kakyal data koimuch kohangen simoit anan komabois eng kasarta koyache koib kasarta nekoi asikobit kobais komye ,eng elekau ,koraa koimuch eng saisyek alak komabois yon mamiten internet.

Cham iwendi irue sait ata, saisyek chetam awendi aruen ko tienke betushek, eng betut nakamakoo kasit koimuch asib aruu ,sait ake koimuch akaike kasit sikobit aruu baadaye ko saisyek chon matinye kasit koimuch aruu saa mbili nondon nebo langat ko miten betushek chon Chang kasit ko yoche awang kasit nondon ,asikobit amungyi borta eng saisyek alak, ko tienke koraa saisyek chekait kasinondon .

Cham iyoe tililindab kongun tukul konyil ata, ko tienke ngunon miten eng rusa ako miten yon mi lagok sukul akomiten koraa yan metinye kasit neo, ko yan mi lagok sukul akebendi kabkasi ko tililindab kot tukul ko eng inei ko konyil akenge eng wikit nondon ko jumamis anan ko jumambili, ko eng rusaa koimuch yon miten lagok kaa koimuch iyai konyil aeng anan ko somok nondon ko kasitab somok, jumamos ak jumatatuu.

Eng olingwang, Karishekab playset ingiro chekinyoru eng nyumnyumindo, ko eng loyset choton chebo tukukab korik anan masiket imuch ko chebo temisyet ko eng Kila anan karit nebo playset nekinyoru eng nyumnyumindo ko terekta ko, koraa yan menyoru terekta ko imuch inyoru lorishek koraa, miten koraa karishek chemengecheni cheu bodabodaishek ,imuch kotaret koraa eng playset , choton chemengech chanbulisyek sanasana.

Amune sikobo kamanut kolsetab ketik ako nee karoronwekwak eng itondab emet ,kit nebo eng kolsetab ketik ko ireyu ropta, ko yon karee ropta , komabitu kemeut eng kasarta netian ako mabetos bek, ko eng itondab emet ko sakek choton chebo ketikko konu korisy noton netilil ako noton neboisye eng kabuset , koraa eng itondab emet kotoreti ngungunyek asikobit komalaa bek anan ko koristo yon kaet koristo anan kokwet robta kotareti Tikitik.

Iriptoi ano banganetab alishet nemami tetutik, eng alisyet nemami tetutik eng Kila kotoreti tukuk choton anan rapinik chekikekonor eng kasitab Kila imuch ko temisyet anan ko kasit ake tukul nondon neioe eng Kila kotoreti eng alisyet nemami tetutik ,koraa kotareti inunetab lonishek choton cheimuch kobit eng betushek choton sikobit itoreten tetutik choton kamebangachi kee .

Nee tukuk cheyae, eng kasartangung nemabo boisyet eng kasarta nyun noton nemabo boisyet ko tukuk cheyoe, ko imuch akas tyenwokik, kit nebo aeng neimuchi ayai koimuch ager kiptanganyit nondon ko skrinishek koraa koimuch asoman bible nondon neteche ,koraa koimuch akat tilyonutik eng simoisyek ana ibakat iche eng tokoch.

Eng korikwok oame amitwokik ko kabchi, oko bo kamanut eng kengalalchke ak emo, eng korikyok keame amitwokik ko kabchi. Ko tienke ngunon eng saisyek chekyame amitwokik ko kabchi ko saisyek choton chebo langat yon miten chitukul ko , toreti noton kiamchiken emoo akengalal ngalekab chebo kot kotareti mising , eng kibakenge nondon nekitinyenken ko kapchi.

Tos nee tukuk cheyoe konyumnyumit boisyetab tililindo nebo kot, ko tukuk cheyae konyumnyumit boisyetab tililindo nebo kot ii